Ole kichoptoo koroi en gaa kechoben chumoinik ak ityo ibakial wayamesh nyokerataraten nii ak kebir icheket tii ako yekokebir icheket tii ko pundiot neyoe ngalek choton Koraa ako yekokebir ko koronitu koroikan ak ityo anch nyokinde tukuk cheu lokek kii, ingwek kii, nyanyik kii, indisinik ak pili pili hoho ak ovacado ak maembe ak tukuk che chang chekendo koroiton chitab tuket.

Bo komonut koroi en kokwet amun toreti kokwet koromu kung'unyek chankakiyum imuche koraaa kobal keringet ii ago koraa koroyoton kekuren skavetait ago entai iroyu kegere Iman kole karom ngungunyek skavetait koromchi lorit noton ne lel ne katonon en lam ago koraa um skavetait nikan ii kimuche kebalen keringoik kebalen kalbatishek akot koraa kiretaen beek chanchaang ago koraa imuche okot keboishen Kewasunen kii en keringet koraa, skavetait nii kotindo Kasishek chechaang ago skavetait nikan koimuche okot kilulen ketik oloon kaimbiik ketik keteme oret ago kikotoretech lorit ni koraa nda Yan makimuchi keram kung'unyek ak kiwichi kwa agenge agenge kiromchin kityo lorit sabatit agenge ak Kisibto koba taban en haraka ak koyai kazit koek rahisi koraa.

En koroi tuguk che um chekichame ko logoekyik ago ketito koraa imuchi inyorchi tumin anan imin okot en kaa koek urwet, ago ketito koraa kotindo logoek cheanyi ago ose oloon kokorurya koanyin logoek chuton nebo Iman ago toreti mootinwek en echek koraa logoyandaniton kenyor sana sana en tumin ago rutu okot icheket minee toritik logoyandan logoek chuton komine taritik ,ago imuche koraa bikealda logoek chuton en indonyo ak inyorjige chepkondok imuche koraaa yekankealda ilubanen rapinik ab sukul toretech Iman logoyandanito ago anyiny Iman.

Ole kiwalda gee koroi en kasarta ko kibakial pandek en tuget tii ak itya nyokemin en imbaret nekoketem kotililit tii ako nekakemi pandek chuton nii kobwa pandek chuu akopit koraa kekongi kasarta kitikin konyo kesember pandek chuton ako yekakesember pendek chuton nii konyo kinde mbolea choton kikuren CAN ak yekokinde mbolea koyechekitun pandek chuu ak kosengeng yekin kakosengeng pandek kii konam akokesen pandiat nenyokebute any. Yekakokesen pandiat tii koyomyo pandek chuu ak yeko koyomyo ketor akemaa en asista, yekakema en asista anyi kowala okipiriren kin kemine ak kolelakitun ko chuton chuu kikere kokikorimchi konyi eut pandek chelelach ko kobun process initon tuukul akoi koit kolelakitun ak kotililekitun kou noni ako kingen tukul kit neu pandek.

Entai yu kegere bandek chebiriren ago bandee ichuton kekuren mikori Kimine en Kimine bandee chu ak kotare oroek somok sikoruryo bandee chuton koraa komakergee ak chooniko choon kimine oroek lo chutonchu kemine oroek somok ago anyiny kimyenywan nia Yan kabikegaa en tingaa ngab bwone kotolelyon bushek anyiny kimyenyin kabilet age ago kakiren kit neu kole tililen bande chutun kotoreti okot mokiseretyo amun sibkorurstos ingemin sibkorurstos en oroek somok kityo so kotoreti biik mokoengee kou chon ibure oroek lo konoton anyun kikonori en gaa ago momoche okot kerichek bandee ichuton moome kukurik bande chutun toretech kot miisik.

En tai iroyu agere kwondo nekatonon ago kwonyiton ko birir koraa ak kolet sumek ago koraa kororie baibai inendet kwonyiton ko kanaman ikwot enout Ago ikwondoniton kekuren cabbage kigere kele ikwondoniton koraa kotilil kot miisik ago koraa agere ago koraa agere en tabandanyin ko kwek chekakimin chechaang en imbaret ne tilil ago ikwek ichuton kekuren cabbage kin neyae kotililekitu ikwek ichuton ko ki ko kobite Kila ak Kila si kobit komanam tiongik ikwek ichuton so noton amunee si keger kabur kotililit ikwondoniton ikwekyo keriben kerichek koraa yankimine keteshi mbolea chechaang si kobit kobwa ikwek a kotililekitun, akotoldokitun kou yekikere en yono ago kababaechi kwonyitet baninwek chekabwa cabbage ichuton.

En pichain kegere nekatonon agonam tuguk en ouut che cheu logoek amangu ale tuguk chuton ko nyanyik amun en taban ole agere kagirat nyaa nyanyik ngerityi ketik ago koraa nyanyik chuton kokakibuten kot ne kikuren green house tamun kigere kele kotililekitun nyanyik chuton ago toldol ,ago echen koraa, toreti nyanyik chechong green house ago mou Yankakimin buch en imbar nyanyik biire asista abokoraa um abokoraa imuche komabwa kotoldokitun kou chemii green house ago nyanyik chemiten green house kisuben kerichek abokoraa abokoraa ago makimeto okot konam kutik nyanyik chuton.

En irou kegere biscuits chekakipangan en mashinit ago ole um ole kipchopto biscuit ketakwari tuguk chengakika kou bushek ak kitya kebongochi um moshinishek ak konget moshinishek kotilatil kobalain ak kopangan ichenget en lainit ago yegamong biscuit ichuton kepaken en kartasishek mi alak chebo silimut, mi alak chebo tiptem, mi alak chebo sosom ak Mut, ot mi chebo artam ,ot mi chebokol ak pigeekoito en tukoshek ago koraa inyorchini supamaketishek ago yikankalda biscuit chuton kokonu chepkondok chekororon ago imuche koya chito akot koek mokoriot amun tindoo rabishek chechaang chome chitugul soiti ko lagok chemengechen akot biik che echen koraa kochome biskutishek koronen chomu sikaruk icheket ago.

Bo komonut boisioni keyai amun tun kotoreti lagok kyok ih konai tuguk chemamuch konet sigik en gaa anam mamuch konet sigik kwaak ih ako en yuton kora ko chito nemii tai ko inendet ih ko konetindet ne nete lagok chu. Ako okere kora miten nekachelewan konyone rumit niton ih nimiten lagok chekotobotso akoyebe it kokose kit nemwoe nemii tai nywan ih noton ko mwalimu nenywanet ako kora toreti lagok tun konyor sobet nekararan en taa amun chito nekasoman ih kotoreti konyor sobet nekararan ako tun kora ko nyoru sobet nekararan tun yekakonyor families chechwaket ih akotoret lagok kwak kora matun koseretos lagok kwak ago tun kora kotoreti sigik kwaak kora en gaa

Tukuk chekichome en koroi ko imuche keboishen en olon tukuk akot sukuli sipitalishek akot kompunishek en olon tukuk keboishen koroiton okoroiton kekuren laptop. Ako kikere kele kobor eut ak kalamit ak kekere Koraa koroiton nekikuren mouse nereti bik yon kiboishen laptop ako laptop initon kimuche kekonoren tukuk che Chang kou ot lokok ab sukul ko konoret notes sii chekokoi konetik kwak kii ak kora imuche kekonoren tukuk che kiboishen en kasit offisisiek kii. Ako Koraa laptop initon nii ko kikokon kasit koik roisi nia moimuchi teibote bukushek kii imuche kityok iyoki notes yuton nii anan inde tukuk tukul programs sii ak anything neimuchi imoche inde anan imuche tuk isoman en besho koimuche inde orit yuton, ako motuptubokse tukuk chekende orit.

Bo kamanut koroi kakibarwech en pichait amun toreti biik kebirtoen ago koroiton kekuren simoit. Imuche iboisien en messages imuche kora itekstenen chito akseseni kora onlain ago en lagok agot chon miten suguk komuche kotoret koatendenen kilasisiek chebo onlain ago kora imuche iwochenen tienwogik. Imuche kora kotaretin agot komebenyoru chito nekemoche anaat ipirtoi ipirchini chichoton. Ko raisi. Ago simoit kora kotareti agot yon kimache bakejointen sugulisiek, kemoche sugulisiek sigopit tun isomanen ak kiyokyi nots chebo kilas kotaretech agot yon kiyoe hesapu komi kit ne kekuren calculator ago tindo kora kalenda.

Kin nochome en irou ko tuguk che kakinde chupoinik ago chuton ko juice cheki proseseni fak faktorishechwak chechobe sota um ago tuguk chuton um amangu ale kichoben sikaruk anan kepaken tuguk kityo ak biketorchi mashinit orit komuch kongolngol agoi koek sota anan ko quencher ago niton nebokomonut ago tuguk chuton koanyin nebo Iman chome okot lagok chemengech okot biik che echen koraa kochome ago tuguk chuton komuche bikealda koraa kokon chepkondok ago toretech ,ago toret maisha chechoket koraa ago tuguk chuton ko rahisi kenyor anan kenyorchin supamaketishek, tukoshek oloon tugul.